Ore entoki nagira aasa tenapisha nakaidim na atejo ore ena naa esilanke naitobiruni peetumokini aitubulunye sinkir omiri

Ore material naitobirunyeki enasiai na isekenge olakutalipiki shumata osekenge, nepiki sininye solar enkalo ore ena naa enkaji naitubulunyeki endaa.

Ore enkibelekenyata oropiyiani naa, enoshi oitoi naibelekenyi iropiyiani enkae kop metaa iropiyiani e Kenya. Enaa tanakata ropiyiani enkop ormusunku ah US dollars, nimbelekeny metaa impisai e Kenya.

Ore emurua natii nemekiata esiai eunore e kahawa. Neeku meeta enaikunari amu metii naa.

Ore entoki nagira aasa tenewueji, ore kuna naa matoi olotorok. Ore pipik kuna matoi enewueji neponu ilotorok, nepik inaishi enye. Neeku ore tanakata entoki nagirai aas tenewei, naa ilotorok egirai atur amu eoto. Aitau enaisho olotorok.

Ore eng'eno niyieu pias enasiai osinkir, naa ore eng'eno niyieu naa pieniki enkishunki ena naibung'ieki isinkirr, ainiki e mashua. Ore mbaa sapukin tenewueji arashu entoki emaana tene, naa esaa ninyototo alo enaiposha itanape.

Ore kulo naa ilaibung'ak losinkir. Lopikita emashua natii enkishungi atua. Ore ina kishungi, na kepiki atua ena mashua, ore pejing atua enaiposha, nitumiai ina kishungi natii atua enamashua, aibung'ie sinkirr.

Ore ele na oltung'ani looshito olchamba lompuka olchani peyie menya, peyie menya irkurt loshi onyori lonya sukuma.

Ore temurua natii ore ilairemok le Mashuuru naa keesita esidai oleng' tenkaraki irnyanya kesidai enkiremore tenaalo e Mashuuru niking'uaa iyiook.

Ore entoki nagira aasa tenewueji, naa nkeek egirai aun tiatua olchamba lotii endaa, peyie tenebulu oloeniyeni linadaa, niilep aibung kuna keek petumoki atoishoto esidai.

Ore ele loltung'ani logira aitau inaishi olotorok tiatua matoi. Na kitishipisho enasiai amu kesidai oleng esiai enaisho olotorok, tiatua eramatare onkang'itie ang',amu kishori nkera kutitik, nenyai si amu kisho osesen menoto ngufu, nisho nkera, metaa miibung' oloirobi.

Ore kulo naa irmayai, logirai ashum tewei sidai, peyie minyala ake.

Wore iltunganak loontaoni loosisho dama okewarie, nee keeta oltonie sidai. Amu wore teniakata, niata enkata ningorunyie impisai niramatie enkang ino. Nimilayu aikata, wore dama nitum, wore kewarie nitum.

ore yiook emurua ore emurua natii nemetii mikiata nkitejon. nkishu kiata ontare, osirkon lonapaki iyiook inkariak kake mikiata nkitejon

Ore ormomoi tenkop ang' nemekintubulu enaa mbuga tolchamba ebuku toositan nebulu toonkang'itie naidurrieki aa irmuateni, nebulu toonkuseron nekipuo aitayu nekiponu aayierr too nkang'itie.

Mibelekenya akata esiai osaen tiatua olosho lormasai. Ore ninye enasiai naitobiruni intokiting naijo kuna, motiok enkulukuon, mekiyiolo yiok kira olosho le maa. Mesiai ang ena. Enormeek.

Kailiki ajoki ore elukungu nee enkiteng sininye nijo enoshi ake naatae tiatua ang amu kisho yiok inkiri, nisho yiok irmayai , ore irmayai lenyenak neeta esidano sapuk oleng toseseni loltunganak .

Ore ele nolokidong'oi, lopiki olchamba metaa mpolea. Nitubulu endaa esidai oleng. Nisho olchamba, nisho enterit metaa keeta ngufu. Ore kuna kutiti kukuuni natii enchumata ele okidong'oi, naa keji, elibot. Ore ena libot, mekeeta ngufu. Nitopir enkulukuoni.

Ore kulo, naa loing'ok lotii osokoni. Oloshi ale lomirieki nkishu. Ore kulo loing'ok naa lomiritai.

Ibiasharini kutiti..

Mesapuk enasiai tenkop ang. Iltung'anak kunyi loota ena kilemore.

Mekure apa eetae esiai e Huduma Number. Ore iltung'anak apa lowaita Huduma Number, nemeeta nena inasiai e Huduma Number meeta inakadi e Huduma Number orkasi.

Ore ena, naa kitunkuu naji saumu. Ore ena kitunkuu, nendaa epiki. Epiki nkiri, epiki ormushele, epiki ake sinye mboga. Naa kesidai oleng. Eoki sii, ayier nepiki enkare nairowua, enakata yiata oloirobi. Na olchani sidai oleng loloirobi.

Ore enabae nagira aasa tenewei tenapisha, naa kanyor oleng. Naa kanyor oleng amu, ore kuna kera nolchamba etii. Egira awosh abukoki endaa enkare. Na ore panyor, ore naa enadaa naa enanya iltung'anak. Neme, ore nendaa, ne enemaana oleng tenkishui oltung'ani.